Tijni nikod nengo e alworana nikech niya, tijni en mar uso. Aneno ka kae en chiro ma ji uso. To jiuso gik ma opogore opogore. Aneno ka jiuso waru, ji uso nyanya, giuso gik mopogore kitungu, aneno nyaka rabolo kucho. Koro giuso gik ma opogore opogore. To gin jouso mang'eny. Ang'eyo ni moko mating' kucho, nyalo bedo ni uso kata lewni gi wuoche. To tijni nigi nengo e alworana nikech niya, ng'at ma jauso, kouso nyanya, ouso waru, ok onyal nindo kech, kata ok onyal riyo kech. Gik ma ouso go ema onyalo tedo to ochamo. Onyalo kata kawo nyanya to ochamo, nyanya konyo ga del medo remo. Aneno nyaka avokado kanyo, kata avokado onyalo chamo kamano. To be tijni nigi pesa, donge ouso gike go to jok manyiepo miye pesa. Inyayudo kata ni ouso nyanya achiel siling apar. To avokado achiel siling piero adek. Koro mano pesa ma ka oyudo, to onyalo nyiewo kata gik moko. Kata onyalo yawo godo ohala maber, ka en ng'at moro ma wiye tiyo maber.

Gik makelo mor maneno kae, aneno ka jalni ene puodho to chalni mae puoth alot kata aneno ka alotgi gin alot matigi ,maua ewigi. To gik makelo mor kae en nia, sama gima ipidho onyak maber kata ogolo olemo maber to ni pidhe kaa koth chue ibedgi mor keloni mor miyi jiwi mondo imed pitho. Newach koro ka aneno ka gik mane japurni opidho onyak maber onyak mang'eny to gin majan. Chalni koro odwa gologi mondo odhi otergi echiro ousgi. Mae miye mor to kendo mede jiwe ok ni mede jiwe mondo omed puro. To de bedni ati gik mopidho owang'te dowang'o iye to dok do ok ogombo kendo puro kendo.

Tijni oselokore bang' kinde e alworawa niya, maye en tich puro. To aneno ka jogi pitho. To aneno ka jokmoko ochung' ng'iyo gi. Aneno ka nitie jok ma pitho, achiel pitho ku to jok moko ku. Gin mana ji adek, mine adek mapitho. To tijni oselokore niya, newach, chon ji netiyo ga gi kwer, kuom puro kata doyo. To tinde piny oselokore. Ji tiyo gi dhok, ji tiyo gi mtoka, gik mang'eny. Miyo kata puodho madongo dongo ok pur gi dhano. Gin ipuro gi gi dhok, mtoka, gik mang. eny. To chon ne ok inyal yudo kata ka puodho ipuro gi mtoka. To kasto be, chon ji ne nigi puodho madongo dongo, mapidho kata alot, nyanya, mchele. To tinde, ji nigi mana puodho matindo tindo. Ji, ji ool okdwar puro kuonde madongo dongo. Koro gin gi puodho mathiso thiso ma gipidho kata e alot gi oduma, gi oganda.

Gima timore kae, aneno ka jauso obet gi ng'ato piny kanyo to chal ni ouso, magi akia ni en njugu, gi machunga gi maembe. To aneno ka jal ariyo obiro nyiewe. To aneno ka koro, jal matung' kucho cha ng'iyo simbe, chal ni odwa chulo pesa. Newach ing'eyo ni tinde jok mang'eng ok ti gi pesa mar lwedo. Gitiyo gi pesa manie simu, kuom chu chudo. Tinde piny olokore. To kae aneno ka, giwinjore. Giwinjore e bech gi, gima odwa nyiewo. Ka pok inyiewo gimore, nyaka iwinjori gi jauso mondi. To be nyaka jauso ng'ad ni bei. Kata onya yiero, ma ok ong'adoni. Jouso moko ok ng'ad ga bei. Gin gi, giwacho awacha ni mano e bech gino. To jouso moko gin gibeyo, ginyalo ng'ado ni bei. Kagiseng'ado ni bei, to gimedi nyaka gima inyiewo no. Koro mano jiwi mondo iduog kaka janyiepo ne. Iboduogo ga nyiewe pile pile.

Gima timore kae, chalni kae en osuptal, newach, aneno ka miyo oting'o nyathi. Chalni nyathi netwo kata, to okele osuptal koro igole. Osethiedhe igole. Kata miyo, kindgi adekgo oya nyuolo nyathi, oyakonyore. Koro gi dokgi nyathi dala, newach aneno ka achiel orwako lep daktari. To aneno ka baba ma tung' ku orwako angolo. To chalni odwani omiye nyathino mondo oting'. To kae be aneno ka miyo ochung' ng'iyo nyathi malich. To miyo moting'o nyathini, chalni en gimor ahinya. Chalni nyathi osechango, nyathi, netwo to koro osethiedhe mochango. Kata ni nyathi koka oya nyuol to koro ong'isgi ni, omi gi thuolo mar dok dala koro. Koro mano e gima miyo miyo gi mor kaka gin giteno. Newach sama ng'ato nobiro osuptal to odok dala ka en malong'o mano kelo mor ahinya kuom jok mo

Gima omiyo ahero tijni, en niya, mae en tich pidho dhok. Dhok nigi nengo ahinya e alworana nikech niya, dhiang' sama onyuol, iyudo chak, to be ka onyuol to omedo, omedo dhiang' achiel. Mano koro, miyo ng'ato mopidho dhok go mor ahinya. To be chak oyudo koro chak pile ma en ema onyalo yiero ka otedo go chae, kata ka opuoyo, obomadho bang'e. To be dhiang' en ring'o. Ring dhiang' en ring'o mamit ahinya. Sama oyang' dhiang', piende be imoyoga. Itiyogo e gik moko kaka loso wuoche. Loso lewni. Lewni moko olos gi piend dhiang'. Nyaka wuoch moko ma ji rwako. To be piend dhiang' be kendo iloso go, iloso go bul. Ema omiyo bul gorega matek, newach en piend dhiang'. Koro piend dhiang' itiyogo e loso gik mang'eny ahinya. Tijni nigi pesa ahinya, nikech dhiang' sama dhiang' onyuol no inyalo uso chage, kata sama oyang'e, iuso ring'o. Ee koro en gi nengo ahinya e alworana.

Gima timore kae aneno ka nyithindo obet kanyo to japuonj puonjo gi. Tinde ngima ma sani olokre ahinya. Piny masani olokore ahinya ok kaka piny machon. Chon nyithindo ne ipuonjo gi jonuolgi dala, dana gi gi kwargi ema ne puonjogi. Kwara ne puonjo ma jowuoyi, kasto dana ne puonjo ma nyiri. To tinde piny masani nyithindo ipuonjo, puonjore nyaka e simu. Iyudo ka nyathi mathis nigi simu mar somo, ma opunjore go. To be simu no oseketho gik mang'eny ahinya e pinywa kae. Tinde nyithindo ong'eyo nyaka gik ma ok onego ging'e. Kasto be e simu, gineno gik ma ok owinjore. Nyathi mathis to neno gik ma ok owinjore. To ka oseneno gigo en be odhi temo, odhi temo timo gi. Tinyalo yudo kata ni, gigo, gik ma otimo go nyalo hinye, kata nyalo ketho ngimane. To kae aneno ka japuonj ni puonjo nyithindogi. To oting'o buk. Ee, nyithindo go chalni gi giwinjo gik ma, gineno gima japuonj no timo

Gima kelo mor ma aneno kae, aneno ka miyo ni ne odhi e puodho. To kodhi e puodho ne odhi gi gima odhi keto olemo ma ogolo e puodho. Sama ng'ato odhi e puodho, to oyudo ka olemo ge mopidho, kata ka alot ge mopidho onyak maber, miye mor, kendo mede, mede chir mar pitho. To ka odhi to oyudo ka olemo ma opidho go owang' te, chune, chunye chido gi pitho. Ok ogomb kata koro pitho newach oneno ni ati kopitho kendo to gike dhi wang'. To ka opitho ma ogolo olemo, ogolo olemo mabeyo beyo, to miye mor. To aneno ka kae, mae, miyo ni be chal ni en gi mor. Newach chalni oting'o olemo ma mane opidho, koro odhi go e ot. En ema onyalo yiero ka otero olemo go e chiro. kata ka en owuon onyalo chamo. Mano miye mor newach koro ok ochi tiyo gi pesane. Onyalo chamo olemo go, ama odhi ousi. Koro en ema oyudo pesa kuom olemo go. To be onya yiero mondo omi amiya ji nono. Jok moko chuny gi ler, gichiwoga gik gi nono. To mano be miyo Nyasaye gwedhogi.

Gima timore kae, aneno ka nyathini en gi buk e mbele ne to en gi chupa e mbele. Chupano oting'o pi. To buk ma en go mbele ne ni, chal ni osomo. Nyithindo ma tinde, oriekore ahinya. Ong'eyo gik moko, newach, ipuonjo gi e simu, koro giny'eyo gik mang'eny. To aneno ka nyathi ma tung' kucho, ondiko, ondiko e buk. Mae chal ni osomo kata omanyo gimoro ei buk. To kae en skul, ma nyithindo some. To inyalo yudo niya nyithindo moko biro ga mana skul tugo, gin ok gibi somo. Gibiro abira tugo gi jowete gi. To moko to biro somo, mondo oyud tich maber. Koro nyithindo opogore opogore. Jok mabiro skul, biro ga newach gik moko ma opogore opogore. Moko jonyuol gi ochuno gi ni gidhi adhiya e skul. Gin gi pesa. Koro gidwa dhi adhiya skul bet abeta, gi ng'iyo ji. To ka aneno ka nyathini en nyathi maber ahinya ne wach, en gi buk e mbele ne, to chalni odwa somo.

Gima timore kae aneno ka nyithindo ariyo ndiko. Chalni japuonj onyiso gi ni gidhi ndik gimoro. To aneno ka moro konyo nyawadgi. Chal ni achiel gino notamo, koro japuonj onyiso moroni, obi okony nyawadgi. To mae berga sama japuonj ochungo nyathi malo mondo odhi ondik gimoro. Newach miyo nyathino wiye ok bi wil gi gino. Obiro paro ni chieng' moro japuonj ne ochunga malo ni adhi andik gim kama kama to ne otama. To osiepna ma ng'ane ne obiro ma okonya ndiko. Koro kata ka obiro e penj, nyathi paro apara. Ni kaka japuonj ne ochunge malo. To mae ber ga. To nitie nyaka ma japuonj miye kede ni odhi osom. Osom gik ma ondiko, to koro osomo. Moko inyalo yudo kata ni okia somo to japuonj nyise kaka onego bed ni osomo.

Mae en olemo mamit ahinya. Olemo ni en inyapidhe kuomoro amora, to ipidhe sama koth chwe cha. Mondo oyud koth maber. Ok ni japur pidhe sama piny otwo. Kipidhe sama piny otwo to onya wang' te moko, mokoloth kata. Koro nyaka pidhe sama koth ochwe. To olemoni be oyudre e alworawa mang'eny ndi, newach ji ohere. To kaka itiyo gi olemo ni, ichame, ng'ato nya chame. Poklogo, ite go ema ng'ato chamo ka alot. jok moko chame ka alot, to be olemo ni en yath. To okonyo e dend. Omedo remo. Jok moko to ok ohere, newach ni ati giwachoga ni, olemo ni kok ochwak maber to obet makech. Koro ochalo alot makech kata mto. Mto, to mto nitie ga mto mamuol gi mto makech. Koro ochalo mto makech. To kichwake maber, miole chal to obet abeta alot maber, kech neno wuok koro. Ok inyal winjo kech ne no. To be ji ohere. Jok mang'eny ohere e alworana. Newach be.